Ore erubata e technology najo kenare neeta enkerai pookin, naa kifaa na keyiolo nkera pookin aitumia tanakata computer. Amu ore tanakata enikigira ai elekea, naa meeta enidim oltung'ani ataasa tenimiyiolo nena tokiting. Tenaa communication iyasita, esiai akeyie pookin niasita, kenare ake niyiolo aitumia computer. Kenare niyiolo aitayu data te computer, nenare niyiolo ataasa research ashu te computer. Kifaa naa ore nkera pookin, naa keyiolo inarubata e technology. Keyiolo aitumia inkompitani tosiaitin naidim ataas pookin.

Ore esimu touch naa kisaidia enkera esukuul too nkoitoi kumok enaa te research eyasata esiai ore tanakata teniate ee touch niata internet amu kidim ee ntach atijinga internet naa edim oltung'ani ataasa research eno naa tenaa enkisuma nigira oltung'ani atumoki edim aitumia entoki naijio google ore sii enkae edim aityper esiai naa nibelekeny documents enono metaa ena word pdf tokitin naijio Nena kae tenimiata naa entach nimiyumoki naa oltung'ani ore esimu kiti enaa enkadunda nimidim aitumia ntokitin naijio Nena kake ore pee entach nA kisidai tee matumizi research enkisuma sii amu keeta entach ebukui neeku tenimiata naaji oltung'ani ebukui nidim aigero naa edim atijinga notepad eno tee ntach niger notes enono nidim sii aikilikuana entach maswali teniata ninye entemata edim ataasa revision

Wore emashini GPS naa teneeku kitolikio ewoji nitipika inkaitubulu inonok naa keleleku tenakata amu, kiimbung oshi oltungani keeku keyiolo ajo, ene atipika ena. Neeku sii teneeku enkaitubului ashu tenebulu enkaitubului tewoji natubulunye, iindim oltungani aingurai amu iyiolo ewoji specific ashu ewoji nitipika ina kaitubului, kelimu location, ashu kelimu ewoji naifaa pee ipik ina toki. Neeku kisaidia tenkesare ashu tenkitaunoto endaa amu keeku keyiolo olairemoni lolchamba enetii inkaitubulu enyanak. Neeku keyiolo airemoki, neyiolo sii tenaa enkare naaji ifaa nebukoki intokitin naaijo niana. Keeku keyiolo oltungani enetii enkaitubului specific.

Tenitu naaji etum olainyiang'ani orkilikuai lenkitisipata tesimu e Skrill naa kaidim naaji atiaki ming'ura entoki naijio statements enyenak amu ore tenaata teni rriwaa iropiani ashu tening'amu iropiani naa tinilo aing'uraa entoki naijio mpesa statements ashu tenaa benki egirae airriwaki peelo airriwaa statement ina benki naa kitodolu ajo eetuo nena ropiyiani ashu etu eponu nena ropiyiani ashu aitodol tenchoto ai tenaa kagira nanu airriwaki negira inye ang'amu nitu inye edol naa kaidim nanu aitodua tesimu aia tenaa keetuo tenaa kitu eponu tenaa kairriwayie sii tenaa keitu airriwaa neku entoki naijio aidim ataasa paaret minoto ilo kilikuai ashua ajoki sii mi rifresha ina simu enye amu kelo oshi nishiliwa irkiliku eeh.

Oree tanakata serkali entoki nanare neyas naa pees entoki management arashuu pei budget iropiyiani metas tenaa inoorbaribarani amu keiminita tanakata iropiyiani tee Kenya kakee mee tenkaraki ketii iropiyiani Kenya kakee ore ewejitin neepoito neme ninche eishaa nepuo kedimi tanakata atudung' enaa tanakata iropiyiani naadunguni neyai matejo eweji neijo kanisa kake oree teina saa nemeitobirra irbarabarani naa ketii iropiyiani natipikaki peeyasieki esiai oorbarabarani kake meishoru serkali metaasieki neeku kaidim nanu atejo oree serikali naa keifaa pei plan arashu pei budget iropiyiani naa neishoyoo iroiyani ewei neishaa peeti nena ropiyiani tenaa inoorbararani neisho meteshetieki irbarabarani tenaa noo sukulini neisho meteshetieki nena ropiyiani sukul mee keinyae esile kake oree nena ropiyiani tenebau Kenya nemeeta entoki naponu aas amu kea serkalyi nepoonaa ormushaara nepoona iltung'anak loigerr tee siai kake meeta maentelepo naasaita toonkwapi neeku kenare naa kei plan serikali iropiyiani nei budget aitobiraki naa oree ewei netipikaki budget naa ina siai eesieki

Eeh kidimayu pee eyau sirkali, kidimayu pee eyau imashinini ee sirkali enkitasiokunoto oompala naijo ineinoto, inekiama, ata inekeeya. Amu wore tenakata imashinini e sirkali, kiidim aatas isiatin naijo niana. Intokitin niana e technology naa kiidim serkali aas naa tesiokunoto. Naa wore naaji nanu entoki naidim atejo, naa pee euni niana mashinini, aitaa kumok toowojitin naijo county metaa tenelo oltungani, mee lasima piilo oltungani huduma center natii aji piilo mikinjori enaa tenakata impala eiinoto ashu impala e keeya ashu inye ine kiama. Indim ake ashomo inkopisini nilo naa nikinchori inkardasini naijo niana. Bora akeyie metaa ketii serkali netii stamp esirkali.

Tenitu itoki olainyang'ani atum iropiyiani tebenki eimu M-PESA, naa kaliki ake ajoki, kepoito nena pisai M-PESA teneyieu nereu benki, naa kelo ake M-PESA, nelo pay bill, lipa na m-pesa, nelo pay bill, nepik inamba enyanak ebenki, nepik sii inamba ebenki enye ah business number, nereu iropiyiani enyanak te M-PESA, benki. Naa teneyieu si nitayu tebenki areu M-PESA, naa kelo ake benki tanaa keeta entoki naji kuna benkii natii esimu mobile banks, nepik ai transfer aiteru banking, areu esimu. Send money, nelo areu impisai, nerewaki esimu enye.

Keidimi tenakata, wore tenakata amu etengenita iltunganak, netayiolito esiai naipirta enkuluponi tenebo enkibelekenyata oloingange, aa nchere keyiolo iltunganak enkata nasha, enkata olameyu, keyiolo ajo, tenikiremisho enaa olapa ledukuya, nikiunisho ore ejo olapa leeokuni alotu miteru enchan, niniapu inia daa , naa nebulu ina daa naa nikikess inia daa, naa nenyai inia daa. Wore tenakata enkae siai naifaa neyiolouni naipirta enkiremore, naa pee eyiolouni ajo kidimi aatuudu enkare, metaa mee enchan ake eenyuni pee iremishoi ashu tenelotu olameyu neye enaduo daa naatuunoki, kidimi aatuudu enkare metaa wore tolameyu, naa kiidim kulo tunganak atuunisho naa nekesisho. Wore sii enkae, pee eyiolouni eniko tenakata tenitumia enaa inoshi tekei kutitik. Teniun olchamba sapuk oleng', naa iindim aitumia niana kutitik tekei kutitik atoripie endaa ino. Amu kirutie ashu a kiturie inguesin peyie meponu aanya enaduo daa ashu eponu ainyial oladuo shamba. Wore sii enkae kifaa neyiolo ajo keeta entoki naji electric fences aa iwayai ositima naa kiidim oltungani aitamana olchamba lenye peyie engadie intokitin naaponu aajo manyiala, kake pee italami sii inkishu amu kelelek ear inkishu.

Tenimibungita esimu network, naa kelelek, ilo ake settings nilo aironyaki ina network. Tenaa tenakata kelainini metii network, ketii isimui naa miibung network amu enkop metii network. Naa wore inkiuapin nemetii network naa kifaa nepiki imboostani. Netii sii inkiuapin naa ketii ilainini laa miibung network, neme esimu naata shida. Ketii inkiuapin naa miibung safaricom kake kiimbung Airtel. Neeku tenidol tenakata ajo miibung esimu ino shida, ninguraa system enye kwanza. Tenaa kesidai ninguraa tenaa kelaini mi support network inakop. Tenaa kelaini le safaricom mi support nimbelekeny apik ele Airtel, naa tenaa kole Airtel nipik ole telecom ashu ole safaricom. Kitegemea ajo kaa network nagol ashu nara strong tewoji nimanya. naa tenaa kesimu naata shida, naa iindim tenijo ai update ine woji e network tewoji e settings pee eeny niidim aaki ofundii mikintobiraki ashu iya ewoji apa ninyiangunyie Ina simu meshomoi ainguraa.

Oore entoki e dukuya nang'as aas oore ooshi imbenkii naa keeta inampa aah inampa esimu. Tenaa tanakata maitumia mfano ee Family Bank naa keeta inamba eenye naa kaoshoki aake iilo aitashekinoni naliki ajoki aimnie enkadi ai embenki arashu ATM aai, naa kayieu naireplace. Naajoki ilo tung'ani mpaka nilotu benki pee ilotu aireplace, amuu kibidi naa mashomo benki aalo aireplace peyie aalo adumu enkae kadi. Nalo iina benki arashu apal aake eitu aosh esimu nalo iina benki nalo iine wueji neibelekenyieki enkadi, amuu keimina arashu ketupuroyioki. Niaku imekalo airenew, kalo aireplace. Najo maishori enkae, enaa iilak ooshi oltung'ani mia tano, nalak iina mia tano nalo aireplace iina kadi, naibelekeny pin paa tenetii oltung'ani lotudumua neyiolo PIN aai arashu nelo aiguess, nemetum naa. Naideactivate iina naimina, metaa tenetupuroyie niinye oltung'ani arashu tenedumu oltung'ani, nemeitoki aisaidia.

Eneurori enchata ositima tenkopang nakaidim ake atooshoki kplc esimu agira aitumia nambari naudo ,napishana, nabo, ashu si kaidim ashomo social media enye tenakeeeta Instagram page, tiktok amebkeeta social media entoki nagira ltunganak kumok aitumia na ketii si nkampunini sapukin na kingur lolo meseji niloaliki, kake teniyieu neyiolou tesiokinoto na nona amba aoshoki nakaliki ,kaoshoki ake naliki ajoki etii enchata ositima natuurori nai direct naliki enkop ang enetii tanaa landmarks naliki, ashu aliki matejo town naidim aetu nitumie ninche locations ore pitumia ninche locations nepuno ambaka inewueji aponu aingoru enitaas tena pedumu atun ashu peibelekeny apik enkae nagol.

Tenilepieki iropiani ainei enkare naa kaidim atooshoki ina kampuni esimu ashu ing'oru olaitashekinoni lina ampuni naliki ajoki ilepieki iropiani ainei enkare tenaa kilepieki oleng te amount nemifaa naliki ajoki kifaa nedung ashu kifaa nedung nena ropiani amu atipikaki iropiyiani kumok neeku kaidim atooshoki ina kampuni esimu ashu aing'oru oltung'ani loitasheki ina ampuni naliki ajoki ilepieki enkare nemayiolo ajo ketiakua sababuni ashu kanyio naikuna milepieki iropiani ainei enkare netu aitumia enkare naba nejia neeku nejia aiko tenaliki kaliki ake olaitashekinoni ashu aoshoki enkampuni esimu.

Tenaiminie lolan lainei atii enaidurra, naa kawoshoki ake ina ampuni esimu, naliki ajoki, imina lolan lainei. Nalimu enetiu ilo ola, nalimu ajo kanyioo natii ilo ola, najoki tenetum, naliki enayakinyeki. Nai direct ashu aisho ewueji namanya, address ashu location ewueji namanya, patumi atipika lelo olan. Ashu kaidim si airriwaki orkilikwai, tenajo awoshoki esimu nitu eng'amu, kaidim atooshoki orkilikwai, naliki ake olola lai enetiu, weneba, wajo keyiaa, oranki, patenetodua, naashukokini, ashu tenetii oltung'ani otodua, nelimu ene todolie, petum inaambuni aikilikwanu. Na tenetii si oltung'ani oowa bahati mbaya, meyiolo ajo molola lenye eewa, nidimi anoto tesiokinoto. Teneyiolouni ajo kaja etiu, naa kanyioo natii.

Tenajing enkoteli nadol ajo itusuji na kaiidim ainoto olaitashekinoni tanaketii tii ine, ore pa ketii inebnalobatumore tolomoni lenkutikuk ajoki itusuji enkoteli, na tenemetii ine nakaidim aingoru namba enyenak naoshoki esimu ajoki itusuji enkoteli na ke chafu enkoteli na menare ninosie ltunganak enkoteli chafu endaa na tenitu atum naigeroki orkilikuai dorop naliki ake ajoki ituisuji enkoteli neaku kitegemea tanakelakwa ,tanaketaana nayiolou ajo kaja aiko piitabaki ninye ilo kilikuai tena kelakwa naitumia esimu tenemelakwa naitumia orkilikuai lenkutik.

Nabo kesidai naaji teneku tee simu esuma enkera ee university tolosho lee Kenya amuu kipungua gharama tenekuu tanakata ang etii enkera naa kikash amu keeku badala nilo aikompoa enkaji nilak rent ninyiangu endaa keeku tiag ake Eton ore Nona pisai nainyiangunye data ashu nijingie internet nisuma tesimu kake ore tenkae shoto ketii iltung'ana lotii nkwapii lemeeta network ashu lemetii internet naa ore tanakata enkera naijio Nena naa kegol ore sii enkae toki naa tenelo oshi enkerai sukuul naa ketii oshi concentration elo darasa ore ena nikirorie ormalimui face to face naa ekisaidia ebunga entoki najoito amu mee Nkera pookin naidim atoningu esiai naisumitai tosimui edim ataa etii esimu nitakua distracted ashu nidamu Ajo eyata social media ningas ajig ewueji naijio TikTok, Instagram, WhatsApp kake ore elototo esukuul naa kikash kake ore ena maoni naisuma iltung'ana too simui naa kisidai amu ore ninye ake naa ketii darasani nemepuo Nkera naa too simui ake ejingie nisum entae irmalimuni niyaya entemata ashu eriwa ake tosimui

Eeh ore tenakata ele chafu loiputa Nairobi naa keyou naa kepikii sheria, naakepiki sheria nagol. Enaanata kulo tung'anak oshi loobukoki takataka oreyiet le Nairobi keifaa naa tenebukoki oltung'ani takataka ilo reyet neishori, neeni te jela ashuu itaasi ake engai toki. Keyiu naakeipanishi iltung'anak loichafua Nairobi tenintiak takataka niki-nias punishment ashu isotu takataka pookin. Ore tenakata eneiterunyeki naa peeng'asi aapej kuna takatakani naatii dump sites. Amu ore tenakata iwuejitin naijo noo dandora netaa dump sites naa tinilo ninye niindim oltung'ani anoto emoyan. Neaku peeng'asi aempti lelo dump sites ore niare naapeepali esiai, peepik olgafanai sheria naa mebukokini takatakani nkariak anaa tenakata olkeju le Nairobi metaa mebukokini enkare. Ore engai nepiki metaa ore garage naa nn ketii iwuejitin specific mee kila mahali ake netii garage nepeji ntairri nepeji nyoo. Ore engai neuni maua neuni ilkeek peeshukuni esidano ee etaun e Nairobi. Amu ore tenaa nairobi ninyale neme tolchafu ake. Neyou sii neoshi orangi nkajijik naatumusanita neitaini ilchafui pookin lelo loirragaa te streets nemeitokini aisho iltung'ana metanang'ai takataka amu ketii oshi dustbins streets kake keotiki iltung'anak ainyal.

Kaibung ake nena ampa olaitashekinoni lemasho naoshoki esimu naliki ajoki aidipa ainyiang'u tikit eton itu itasheyieki emasho neeku tenaa keeta eniko peyie ashukoki iropiyiani nashukoki naa tinigutieki ina masho nayiolou ajo kaji iko peyie ae replace ina tikit ai peyie ajing'ie ina masho nalotu asuju ina ashu ashukoki iropiyiani tenemokure eetae emasho piipi kaidim atooshoki esimu naidim sii airriwaki orkilikuai dorrop ashu aing'oru te social media naliki ake aitobiraki ajoki ainyiang'ua tikit naa enekuna pisai naa enemasho enena masho naje naliki ajoki kake atodua ajo itasheyieki ina masho neeku kaji kinko pekiretu ekishukoki impisai tenaa intinyikaa metaa teneetae ina masho nemaitoki alak enkata eare.

Ore enkitalalata oo ntaoni nibelenya irkuaki ore tanakata ena tolosho loo irmaasai nemekure etae enkiyama oo nkera kutiti amu etaa kepuo enkera ntaoni nepuo aisuma nepuo ayiolou Ajo ore maisha meyishunye tenkaji engutunyi ashu nemeyishunye tewueji ningua ashu nemeyishunye torkijiji linyia elo nilo ayiolou Ajo edim explore, nisuma nitum esiai nitravel aman enkop nilo ayiolou irkwaki loo kulie tung'ana pemitoki enoshi mongoi naaji eji eyieu kulo tung'ana eji etieu kulo kulie tung'ana niyiolou Ajo ore iltung'ana pookin naa iltung'ana lee Kenya naa kifaa ake naa ketii irkuaki torok oifaa minguarii netii irkuaki sidain loifaa nikimprees